Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩmenyaga hena mũndũ ũrehĩtithio, nĩgetha atuĩke wa gũtungatĩra wabici ya mũingĩ, na kaingĩ na kaingĩ andũ arĩa tuonaga makĩhĩtithio nĩ ta mũnene wa bũrũri, kana mũnene wa watho, kana ona anene a kauntĩ, kana ona andũ arĩa othe matongoragia wobici ingĩ ciothe cia mũingĩ. Nĩmehĩtithagio na makauga nĩmegũtũmĩkĩra bũrũri wa Kenya ona andũ oothe a gũkũ, matarĩ ya mũthutũkanio wa ũkabira, kana o maũndũ mangĩ o mothe. Na ũndũ ũyũ nĩ mwega, nĩgũkorwo nĩũhotaga gũtũma andũ mathingatithie maũndũ marĩa marendwo kana marĩa merĩgĩrĩirwo rĩrĩa maingĩra itĩ-inĩ icio makorwo magĩthurwo.

Njĩra ya kũruta mbeca kũrĩ mũramati wa Mpesa na Airtel nĩ hũthũ, nĩgũkorwo no gũthiĩ hau harĩ nduka yake, ũgekĩra namba yake ya ya ũramati, arabu ũgekĩra namba ya thitoo, kuma hau ũgekĩra namba yaku ya thiri, arabu ũgatũmĩrwo mecĩgi. Ndũmĩrĩri ĩyo ĩgakwĩra mbeca nĩciauma, nĩ mũigana ũrĩkũ wauma, nĩ mathaa marĩkũ, na nĩ thaa cigana. Kuma hau mũramati wa nduka ĩyo ya Mpesa kana Airtel, nĩegũgwĩtia namba ya kĩbandĩ gĩaku agakwandĩkithia, agacoka aga arĩkia gũkwandĩkithia agakũnengera mbeca icio ciaku. Rĩu kuma hau nĩũgũkorwo ũrĩkĩtie na ndũmĩrĩri ĩyo ya Mpesa nĩĩgũkwĩra maũndũ moothe marĩa ũngĩenda kũmenya megiĩ mbeca ciaku nginya iria ciatigara.

Mbica-inĩ ĩno nĩharoneka ihũngũ rĩa ng'ombe, na ihũngũ rĩrĩ nĩrĩroneka ta rĩna kĩronda, kuoguo rĩrĩa ndona ihũngũ rĩrĩ na ũrĩa rĩhana, rĩhana tarĩ mũndũ arageria gũthondeka ng'ombe ĩno thutha wa kũmĩra rĩngĩ ĩkĩrĩithio. Kuoguo rĩrĩa ndona mbica ĩno, ũndũ ũrĩa wa mbere ndeciria nĩatĩ ng'ombe ĩno nĩ ndwaru na nĩ kũrigitwo ĩrarigitwo nĩ ũrĩa ũmĩramataga.

Mbica ĩno ĩronania mbũri ciĩ kiugũ-inĩ, na ũndũ ũrĩa woka meciria-inĩ makwa nĩatĩ he mũrĩmi ũrĩithĩtie mbũri na nĩacirĩithĩtie wega rĩngĩ nĩgetha cimũheage iria kana nyama kana mbeca rĩrĩa atua kwendia mbũri icio. Mbũri ici no ironania nĩirĩithĩio wega kana nĩiroretwo wega, nĩtondũ hena mĩrĩo ĩrĩa irarĩa n aĩrĩa ĩngĩ ĩkonga nyina na no ciakĩirwo wega, kuoguo mũrĩmi ũyũ nĩarorete mahiũ make na njĩra njega nĩtondũ nginya nĩacithondekeire handũ ha gũkoma. Kuoguo rĩrĩa ndona mbica ĩno, ũndũ ũrĩa woka meciria-inĩ makwa nĩ atĩ mũrĩmi ũyũ nĩehotete gwĩteithia na mbeca oro na irio nĩũndũ wa iria na nyama rĩrĩa angĩtua gũthĩnja.